Ndĩngĩmwĩra ambe ethe mbegũ, acoke aciite vandũ, aciĩkĩre thumu, ekĩre thumu na tĩri, auruganie, aurugania, acoke avande mbegũ icio vandũ kĩratathi-inĩ, yauma vau kĩratathi-inĩ, enje irima ,avande, acoka avandaĩ,o ũrĩa irathiĩ na mbere na gũkũra, noguo arathiĩ na mbere akĩmĩcuragia, agacuria na mĩtĩ, nĩketha matunda macio matĩgatuĩke makũthũkio nĩ tĩĩri matĩgakũrĩre kũndũ tĩĩri-inĩ.

Nĩngĩamba kũmwonia ũrĩa mĩgwĩ ĩnyitagwo, njoke ndĩmwonie makinya marĩa mũndũ othaga akinyĩte, njoke ndĩmwonie ũrĩa kũthimagwo, ndĩmwonie kũthima ritho na o kĩũmba o kĩũmba ũrĩa kĩthimagwo.

Nĩ mũbira ũkũthiaga na mbere, andũ ma mĩena yeerĩ, mabunga mbaũ ciiganine, gwatuĩka rĩu no mambire kũbungana mbeno, rĩu nĩkĩ ũrona mũthaki wa mwena ũmwe, amba kwĩra mũnyiti wa ngoru anyite, nĩgetha tuone nĩarĩkũ megũcinda, tuone arĩa megũkorwo na ũhotani.

Aya nĩ arĩithi ma ngamĩĩra, ma Samburu, mararora ngamĩĩra ciao, makona kwĩna ngamĩĩra ndĩivu kũna ngamĩĩra itee make, rĩu nĩcio maramaka nĩketha ĩtĩkagĩe nondũ wa kũũra.